Toreti muswoknoten ab kasarib kipsomaninik ngamun imuche kosoman en oldaa tukul olemiten ako imuch kosoman koraa en jokinet ako nyorjingee en sait agetukul so noton kotoreti icheget kokiljigee en somanee nywan ak kosiryo komie.

teksosiek ab oratinwek, teksosiek ab sukul i, akot ketej oletoken beek biik ak teket ab korik cheimuche kokombwan biik ko boishonik cheimuche aker en soet cheuchono.